Gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, rĩrĩa wagarara watho wa kũingĩria indo bũrũri inĩ, nĩ ũnyitagwo njera, kana indo icio cikoywo, na nĩ ũkoragwo ũkĩrĩha marĩhi marĩa marĩhagwo nĩ ũndũ wa kũagarara watho ũcio, na rĩrĩa wohũo njera nĩ ũkoragwo ũkĩherithio kũringana na mahĩtia kana watho ũrĩa waagarara.